Ici nĩ mbembe cihandĩtwo mũgũnda-inĩ ũyũ. Rĩu maita maingĩ, ũkoraga andũ marahanda kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka, nĩgetha mwaka ũcio ũkiuga nĩ gũthira, mbembe icio cikorwo cikũrĩte na cikorwo ci cia kũgethwo, ũndũ ũyũ ũrĩa wĩkagwo nĩ atĩ, mũndũ ambaga kũrĩma mũgũnda wake, ũgatigĩrĩra atĩ gũtirĩ na ria, na mũgũnda nĩ mũtheru, warĩkia kũrĩma, ũgacimba marima ũtaganĩtie ũũ ũrona mbembe ici citaganĩtio. Marima mendagwo matagane, nĩgetha mbembe citikahutanie mĩri, cireme gũkũra wega, warĩkia kwenja marima, ũgoka na mbegũ ciaku, ũgekĩra, nogathika, wathika, mbembe ici nĩ ikũraga, na cigakinya handũ cikanjia kũgĩa na ria, wona rĩrĩa ciagĩa na ria, we no gũka ũkaga ũkarĩmĩra warĩkia kũrĩmĩra, ningĩ ũgatigana nacio, gũkaura, cigakũra rĩngĩ, cigakinya handũ, ningĩ ũkarĩmĩra rĩa kerĩ. Mbembe ici, cirĩmagĩrwo maita merĩ, kana kũrĩ arĩa mahũraga ndawa nĩgetha ria rĩtikamere. Warĩkia kũrĩmĩra mbembe ici rĩu ũgatagana nacio, cikanjia gũkũra, cigakinya handũ no une, ũhĩhie, kana weterere ciũme, ũgethe na ũcoke wendie.

Ici nĩ irio ciendagio mũno barabara-inĩ ũkoraga andũ marũgamite na tũkaari ta tũtũ mena irio ta ici makĩenderia andũ barabara-inĩ. Irio ici cirĩagwo mũno nĩ ahĩtũki mũndũ ũrĩa ũrahĩtũka akona na agathiĩ kũgũra. No irio ici mũndũ akĩgũra ndagũraga nĩ ũndũ wa kũhũta kana atĩ aragũra nĩguo arĩe ahũne. Andũ aingĩ marĩaga nĩ ũndũ wa thuti tondũ irio ici cirĩ cama mũno na ũngĩrĩa ndũngĩhota gũikara ũtakũrĩa rĩngĩ na rĩngĩ. Ningĩ ũkoraga ũngĩthiĩ kũruga gwaku citicamaga wega ta ũrĩa cingĩcama ciĩ barabara-inĩ. Nĩ gũkorwo atĩ haha barabara nĩũkoraga to we wiki ũrarĩa nĩ andũ aingĩ mwĩnao hau mũragũra mũkĩrĩanagĩra. Cirĩagwo atĩ, okorwo nĩ ta itumbĩ ta rĩrĩ ũkonũrĩrwo ũgacoka ũgekĩrirwo nyanya hau thĩinĩ na ũkarĩa o hamwe na cumbĩ. Kana ũrĩa ũkwenda kũrĩa na kĩrĩa ũkwenda kuongerera. O ũndũ ũmwe na indo ici ingĩ ciĩtagwo ta sausage na kebab ciothe cirĩagwo o mũthemba ũmwe. No wĩkagĩrĩrwo hau barabara-inĩ ũgatinĩrio ũkarĩra o hau na ũgakenera o hau.

Ngĩona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũhoro wa ũthundũri kana ũmemerekia wa indo, ngĩona harĩ mbica ĩno ndĩrona aya nĩ andũ maronania kana maramemerekia indo ciao iria hihi mathondekete kana indo iria mahũthagĩra kana kũrĩa marutaga wĩra nĩkũo kũĩna indo ta ici. Ici nĩ ironeka nĩ indo iria ihũthagĩra thitima na nĩcio marehete makaigĩrĩra metha-inĩ ĩno, nĩyo maronia andũ. Andũ nĩmekaga maũndũ ta maya kaingĩ nĩgetha kuonania indo ciao ũgaciruta barabara-inĩ kana ũgaciruta handũ ũkonia andũ kĩrĩa ũrendia na ũrĩa kĩrutaga wĩra. Oho nĩukóraga nĩukuona agũri kana andũ arĩa mangĩenda kũnyitanĩra nawe harĩ gũthondeka indo icio na gũciendia na mũndũ angĩruta indo ciake ũũ acionanie, onanie ũrĩa arathondeka na ũrĩa ciraruta wĩra nĩũgũkora andũ aingĩ nĩmathiaga makagũra tondũ nĩmonete ũrĩa ciraruta wĩra na magacienda kumana na hau. Ona ningĩ mũndũ ũyũ kambuni ĩrĩa arutagĩra wĩra nĩ ĩgĩaga ngumo na ũgakora ona mũndũ atekũgũra nĩakũĩra mũratawe athie agũre handũ hau nĩ tondũ kambuni ĩyo yao nĩyũwĩkaine na wĩra wao mwega.

Rĩrĩa nguona airĩtu aya, ndĩreciria ũhoro wa gũtwara ndege. Airĩtu aya nĩ arĩa marutaga wĩra ndege-inĩ, na rĩrĩa ndege ĩrathiĩ ndĩkoragwo na mũndũ ũmwe wa kũmĩtwara, nĩ hakoragwo norĩa ũratwara nongĩ wa kũmũteithia, ũguo nĩ kuuga makoragwo marĩ erĩ kana ona atatũ. Airĩtu aya nĩ maroneka nĩo mateithagĩrĩria gũtwara ndege, kana nĩo matwaraga magĩteithĩrĩrio nĩ ũngĩ ũmwe wao. Rĩrĩa ngũmona, ndĩreciria ũrĩa ingĩcera mabũrũri maingĩ ngĩhũthĩra ndege, kana ona ningĩ to gũtwara tu, atĩ ona nondĩcirie ũrĩa ingĩruta wĩra ũyũ ota o. Nĩmaroneka nĩmakenete ũguo nĩ kuonania ũyũ nĩ wĩra mwega, nĩ wĩra mendete na nĩ wĩra ũtarĩ mũritũ ona hanini. Ũngĩmenyera, kana ona ũmenye kũũruta nĩ wĩra ũhana ũngĩgũteithia, ningĩ nĩ wĩra ũhana ta ũrĩ na mbeca nyingĩ. Koguo rĩrĩa ngũmona ndĩreciria ũrĩa ingĩceera mabũrũri mangĩ kwĩyonera ũrĩa mabũrũri mangĩ mahana, na ningĩ o ũrĩa ingĩruta onaniĩ wĩra ta ũyũ, ngorwo onaniĩ ngĩkua andũ na ndege. Na o hau ndĩramakua nĩngũkorwo ngĩcera mabũrũri mangĩ, na ngotwo ona gũkorwo ngĩmenya kũruta wĩra ũyũ wega hamwe nao.

ĩno nĩ nduka nene ĩrĩa yendagia indo, nduka ta ĩno kaingĩ ũmĩkoraga matũra-inĩ maría makũrĩte mũno no ti icagi-inĩ. ĩno nĩ nduka ĩroneka ĩbangĩkĩte wega, na mũirĩtu ũyũ nĩaroneka nĩwe ũraruta wĩra ũcio, nĩaroneka nĩ mũkenu na nĩ mũtheru kuonania atĩ nĩ abangĩte indo ici wega na agaciiga na ũtheru. Nduka ta ĩno ũngĩũka kũgũra indo nĩũgũraga indo nyingĩ hamwe na citikoragwo na goro ta kũrĩa kũngĩ, ningĩ ũngĩkorwo ũgĩetha kĩndũ na ndũrakĩona nĩ ũragia mũirĩtu ũyũ na agagũteithĩrĩria kũmenya harĩa kĩrĩ. No tuge okorwo nĩ kĩndũ ta macani ũracaria na ndũramenya kĩ mwena ũrĩkũ nĩũgũka na ũrie mũirĩtu ũyũ na nĩ agũgũtwara haũ kana akuonererie harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ, ũguo nĩ kuga rĩrĩa woka nduka ta ĩno, nĩũkoragwo wĩiganĩire kũmenya atĩ ona ũngĩbatara ũteithio o wothe nĩ ũgũteithio. Ningĩ nduka ĩno ũngĩũka no ũrĩhe na marĩhi marĩa mothe ũngĩkorwo namo, ũngĩkorwo ũrenda kũrĩha na mbeca ciaku cia moko kana nĩũkũrĩha na thimũ kana kandi ya bengi no ũhote kũrĩha. Ningĩ nĩũkoraga kwĩna mĩthemba mĩingĩ ya indo iria ũtangĩkora matuka-inĩ ma gĩcagi nĩũgũcikora cĩĩ gũkũ ciothe.

ĩno nĩ cukuru, na ici nĩ ciana ciĩ kĩrathi cirathomithio, kana cikarutwo ũhoro wa mũtũrĩre, na maũndũ maingĩ. Ũndũ ũyũ wĩ bata nĩ tondũ, ciana cithiaga cukuru nĩgetha cigĩe na ũmenyo, na rĩrĩa ũgũthiĩ cukuru, nĩ ũmenyaga maũndũ maingĩ, ũgathoma maũndũ maingĩ, ũkohĩga na ũgakũra nginya hakiri, nĩ kuuga atĩ rĩu ũndũ ũyũ wĩna bata, nĩ tondũ mwana atangĩthoma, no ariite, kana ona athiĩ mbere ya andũ akarigwo nginya nĩ kũaria, no rĩrĩa ũkuona ciana ta ici, cithikĩrĩirie na cikĩenda gũthoma, ũguo nĩ kuuga atĩ rũrĩrĩ, nĩ rũgũkorwo rwĩ rwega, gũkorwo na ciana njũgĩ. Ningĩ mwana angĩthoma, na amenye ũndũ, nĩ ahũthagĩra ũgĩ ũcio, gwĩka ũndũ ũngĩ hau gabere, na nĩ ũkoraga atĩ mwana mũgĩ nĩ athiaga akahingũra wĩra kana ageka maũndũ, marĩa megiĩ kĩrĩa athomete, ona rĩrĩa e mũciĩ, nĩ onaga maũndũ mũciĩ, na agacoka kũmathondeka, no one kĩndũ gĩthũku na agagĩthondeka, nĩ tondũ nĩ athomithĩtio, ningĩ no orio ciũria na akahota gũcokia nĩ tondũ nĩ oĩ ũrĩa cibatiĩ gũcokio, na ũrĩa cibatiĩ gwĩkwo.

Haha nĩ thibitarĩ, na ĩno nĩ rumu, ĩrĩa ĩkomagwo nĩ andũ arĩa arwaru, no thibitarĩ ĩno, nĩ ĩroneka ndĩrĩ na ũrigitani mwega, kana rĩngĩ nĩ njihũre mũno tondũ ũrĩrĩ toyũ, ũroneka ũkometwo nĩ andũ erĩ, na ũngĩ wa gatatũ aikaire thĩ, ũguo nĩ kuonania atĩ ĩno thibitarĩ, hihi ĩna marĩrĩ manini, kana rumu nini, kana rĩngĩ andũ nĩ aingĩ magakĩra indo iria ciĩkuo. Ũngĩrora mathibitarĩ maingĩ, ũkoraga ũrĩrĩ ta ũyũ, ũkomagwo nĩ mũndũ ũmwe tu, nĩgetha akahota kũrigitwo wega, na akahona wega, no rĩrĩa nguona andũ erĩ atatũ, maikarĩte ũrĩrĩ ũmwe, ũguo nĩ kuuga atĩ ũrigitani wa thibitarĩ ĩno ti mwega, na nĩ hinya mũndũ akome, kana ahone naihenya. Ningĩ ũyũ ũmwe nĩ aroneka akomete ekũnjĩte magũrũ, ona rĩngĩ akomeire nginya cuma, nĩ kuonania atĩ ona e mũrwaru ũguo nĩ hinya ahone narua, nĩ tondũ ndaikarĩte wega, kuonania atĩ ona akomete, no araigua ruo, ũguo nĩ kuuga thibitarĩ ĩno, ndĩrĩ na ũrori mwega wa arwaru, na nĩ hinya mũndũ ahone naihenya na ainũke kwao.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũhoro wa mũndũ mũrwaru ũrĩa ũthiĩte thibitarĩ kũrorwo. Mũthuri ũyũ nĩ aroneka nĩ athiĩte thibitari nĩ getha ahote kũrigitwo. Ndagĩtarĩ aroneka ekĩrĩte karembeko ka maniũrũ ũguo nĩ kuonania nĩ aregitĩra kumana na mũrimũ ũrĩa wothe ũngĩkorwo wĩna mũthuri ũyũ kana wĩna mũrwaru ũngĩ ũrĩa ũngĩingĩra na ũkorwo nĩ mũrimũ wa gũtambanio. Ningĩ ndagĩtarĩ ena maratathi maingĩ nĩ kuonania atĩ nĩ aragerera riboti cia mũthuri ũyũ arore maumĩrĩra make hihi angĩkorwo nĩ athimĩtwo. Nĩ getha one kĩrĩa kĩroneka mwĩri-inĩ wake amenye ũrĩa angĩmũrigita. Ningĩ mũthuri ũyũ nĩ aroneka akĩerethera mathĩna make ũguo nĩ kuga atĩ nĩ arahota kwĩra ndagĩtarĩ nĩkĩĩ kĩũru nake nĩ getha ahote kũmũrigita. Ndagĩtarĩ nĩ aroneka nĩ akũhota kũmũteithia nĩ tondũ nĩ aroneka akĩmũthikĩrĩria na mũthuri ũyũ nĩ aroneka akĩheana mathĩna make ũrĩa kwagĩrĩire. Ũngĩthiĩ thibitarĩ na ũheane mathĩna maku ũrĩa ũraigua nĩ ũhotaga gũteithĩka na ũkahota kũrigitwo wega.

Aya nĩ aruti a biacara ngũrani, arĩa macemanĩtie handũ, kana magabanga mũcemanio, ũrĩa maikaraga thĩ magĩcenjania meciria, na makĩarĩrĩria ũhoro wa bũrũri, kana ũkũria wa mabiacara. Kaingĩ, nĩ macemanagia nginya makarĩanĩra na makanyuamĩra, oho ũgakora nĩ maracenjania meciria, na magateithania gwĩciria ũhoro wa mabiacara marĩa marathiĩ na mbere, kana mabiacara marĩa mũndũ angĩhingũra, na mathereme. Haha ũkoraga, nĩ aruti a biacara aingĩ meho, na matirutaga biacara ĩmwe, koguo no ũcemenie na mũndũ haha, agũteithie na akuonererie ũrĩa ũngĩhũra biacara yaku, ningĩ, ũngĩkorwo wĩna gathĩna, kana kambuni yaku nĩ ĩragwa, nĩ ũhotaga gũkora hena mũndũ haha, mũngĩnyitanĩra na mũteithanie, ona ningĩ kũrĩ ona arĩa mahũra biacara nini, na rĩrĩa moka hamwe na andũ ta aya, magakũra meciria, na makahota ona gũkũria biacara ciao mũno. Ningĩ haha, o mũndũ nĩ aheagwo kanya mwĩyarie, wonanie biacara yaku, na mũndũ ũngĩkenio nĩyo, no anyitanĩre nawe, kana ona akũhe mbeca cia gũkũria nginya biacara ĩyo yaku, makĩria ũrĩa ũrenda.

Rĩrĩa ngwĩrorera mbica ta ĩno, meciria makwa, meciragia ũhoro wa ũtungata wa ũrigitani. Ũyũ nĩaroneka nĩ mũrwaru, ũrĩa akoretwo arwarĩte gwa kahinda kanene, nĩ aroneka nĩ ta mũndũ ũtemetwo, na nĩ aroneka nĩ mũndũ ũgereire theatre, kana nĩ mũndũ ũrathĩnjĩtwo. Ningĩ haha, ngĩrorera madagĩtarĩ maya, kana arigitani aya, nĩ kũroneka nginya kũrĩ na andũ arĩa mahana ta andũ a wendi mwega. Andũ ta aya, nĩ mokaga makanyitana, magateithia mũrwaru ta ũyũ, no gũkorwo hihi, nĩ ararwarĩte no ndarĩ na mbeca cia kũmũtwara thibitarĩ, ũkona atĩ, andũ aya rĩu nĩ mokaga makamũnyitĩrĩra, makamũhe mbeca, kana magacitwara thibitarĩ ĩyo, agathiĩ agathĩnjwo, atarĩ kĩndũ ekũrĩha, agacoka akarigitwo, agakoma thibitarĩ-inĩ ĩyo, na akauma atarĩhĩte kĩndũ, nĩ tondũ andũ aya a wendi mwega nĩ mamũrũgamĩrĩire. Ningĩ andũ ta aya nĩ makoragwo manyitithanĩtio na kambuni, kana thirikari, kuona atĩ, nĩ mateithagĩrĩria andũ arĩa matehotete. Ũguo nĩ kuga mũrwaru ta ũyũ, ingĩmuona ndĩreciria nĩ mũndũ ũthĩnjĩtwo na agateithio nĩ andũ a wendi mwega nĩguo ahote kũhona.

Rĩrĩa ngũona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa kĩrathi kĩa andũ, ethĩ arĩa mararutwo ũhoro wa tekinoronjĩ makĩhũthĩra macini cia kĩrĩu. Ũkoraga arutwo aingĩ ta aya nĩ arĩa marĩkĩtie gũthoma rĩngĩ cukuru ici nini, mũndũ arĩkia gũthoma okorwo nĩ ta cekondarĩ, arĩkĩa rĩrĩa areka kĩgeranio gĩake kĩa mũico akamba gũtwarwo cukuru agathoma ũhoro wa tekinoronjĩ atanaingĩra gũthĩe gũthoma gĩthomo kĩa igũrũ kana unibacĩtĩ. Ũkoraga handũ ta haha, arutwo nĩmarabundithio maũndũ maingĩ ũgakora mũndũ nĩ akũingĩra mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu akahota nginya kũruta wĩra kumana na hau na akahota gũĩka maũndũ mangĩ maingĩ. Thikũ ici, maũndũ maingĩ marahũthĩka na mĩtambo ya kĩriu tarora macini ici cia moko ũgakora ona, andũ aingĩ nĩ hinya ũmakore barabara-inĩ makĩendia indo mũno mũno anake anini aingĩ ao ũramakora me nyũmba mehingĩĩre makĩruta wĩra na macini ta ici nĩ, tondũ nĩ mathomĩre na makĩmenya ũhoro wa gũcitũmĩra ũguo nĩ kũga atĩ no mahote gũcihũthĩra marute wĩra na mone mbeca kũgerera macini ici.

Haha ndĩrona nĩ anake, mokĩte ka wabici-inĩ gaka kũhũthĩra kompiuta. Maita maingĩ mũndũ angĩthĩe handũ ta haha no gũkorwo rĩngĩ ndarĩ na macini ta ĩno nyũmba kana hihi ndarĩ na ũhoti wa kũmĩhũthĩra kana ũmenyo agoka haha nĩgetha ateithĩrĩrio nĩ andũ arĩa makoragwo haha. Rĩngĩ, ũrakora mũndũ okĩte haha kwandĩka marũa no gũkorwo harĩ wĩra aracaria ũguo nĩ kuga agoka kũhũthĩra macini ĩno kwandĩka wĩra, kana ona gũcaria mawĩra. Harĩ ona anake angĩ ũmakoraga haha, rĩngĩ mokĩte o gũthaka makĩhũthĩra macini ici. Rĩrĩa mũndũ egũka haha mwene nĩ arĩhagia ũgakora kũrĩ arĩa marakwĩra ũkĩhũthĩra macini ta ĩno, harĩ ithaa rĩmwe ũkarĩha ciringi mĩrongo ĩtano kana ũkarĩha ciringi mĩrongo ĩtatũ kũringana na harĩa handũ ũthĩite. Rĩu rĩrĩa ngũona anake aya ndĩrona atĩ, mokĩte handũ haha gũcaria kĩndũ mĩtambo-inĩ kana kũmĩhũthĩra, rĩngĩ harĩ wĩra mũndũ araruta na mũcie gwake kwĩna inegene, akenda ta handũ haha hahoreru oke arute wĩra wake wega na thayũ kana atũme marũa make na thayũ.

Ici nĩ ciana ciĩ thukuru cigĩthoma na nĩmaroneka atĩ nĩ wĩra mahetwo nĩ mwarimũ marute macoke maheane anja ciao kũrĩ mwarimũ. Harĩ arĩa maroneka makĩhũthira thimũ ũũ nĩ kuga atĩ ona wĩra ũyũ rĩngĩ mahetwo nĩũrahũthĩra ũthuthuria nĩ kuga nĩmetĩkĩritĩo kũhũthĩra thimũ kũingĩra mĩtambo-inĩ gũthuthuria maũndũ marĩa marendwo. Ningĩ ũkĩmerorera nĩmaroneka nĩ maigĩtwo ngurubu-inĩ ya ciana inya inya ũgakora ati o ngurubu nĩmahetwo wĩra wao meke.Arĩa me thutha wao nĩmaroneka nĩmarĩkĩtĩe kũruta wĩra wao na makoya moko na igũrũ nĩgetha macokie ciũrĩa kũrĩ mwarimũ wao. Aya me mbere onao nĩmaroneka marathĩe na mbere na kũrũta wĩra wao ũrĩa hihi mahetwo nĩgetha nao marĩkie matware anja ciao kũrĩ mwarimũ. Rĩrĩa ciana cikũigwo ũũ citukanĩte airĩtu na anake nĩmahotaga gũthoma wega magacenjania meciria mao harĩ ũrĩa mũgĩ na ũrĩa hihi ũtarĩ mũgĩ makĩria magateithania atĩ ona ũyũ ũtaramenyaga kĩndũ nĩ akũmenya na oro hau marĩ aingĩ ũguo noho ekũhĩgĩra na agĩe na anja nyingĩ njega.

Handũ haha ngĩona ndĩreciria ũhoro wa mwako, kana ũthundũri mwega wa indo cia kĩrĩu, mwako nĩ ũrĩaga mbeca mũno, ũkĩrora nyũmba ta ĩno, nĩ ĩroneka nĩ yakĩtwo mũno, nĩ ĩrahũthĩra mahiga, thimiti, ona mabati. Ningĩ harĩ na nyũmba ingĩ harĩa thĩ, iria cironeka ti njega, kana hihi nĩ cia kũmomorwo, na gwakwo nyũmba ĩngĩ njega. Ningĩ nyũmba ĩno ĩrakwo, nĩ ĩroneka ti ya mũndũ kĩũmbe, no ĩkorwo arĩ cukuru kana hihi thibitarĩ, kana bengi, ũguo nĩ kuga gũkũ no gũkorwo kũrĩ na mawabici marakwo. Ũguo nĩ kuga mwako ta ũyũ no ũrĩe mbeca nyingĩ mũno, na wendaga mũndũ wĩbangĩte. Ningĩ handũ haha harakwo, nĩ haroneka atĩ nĩ handũ hahoreru, handũ hatarĩ na maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere. Nĩ kũroneka gũkĩmomorwo, tondũ nĩ kũroneka atĩ rũgiri rũrũ, nĩ rũreherio, rũrĩa rũhana tarĩ rwa mabati, na nyũmba ĩno ĩgĩakwo, nĩ ĩroneka nĩ yoete ihinda iraihu ningĩ, tondũ kũrũgamia nyũmba teno, kuoyaga ihinda iraihu, mbeca nyingĩ, na indo nyingĩ, no nĩ ũroneka nĩ thaka, nĩ yakĩtwo wega, na nĩ ĩkũrehe ũguni mwega kũrĩ aikari a gũkũ.

Ĩno nĩ unibacĩtĩ, kana cukuru ya gĩthomo kĩa ĩgũrũ. Rĩrĩa ngũona ũũ ndĩciragia ũhoro wa mathomo mega marĩa mathomagwo nĩ ciana kana anake anyinyi na rĩrĩa ngũmona marĩ njaa ũguo nĩ kuga atĩ mauma kĩrathi na rĩu kĩrathi kĩu nĩ gĩathira angĩ ao nĩ kũinũka na angĩ ao nĩ gũeterera kĩrathi kĩngĩ. Ningĩ no ũkoraga atĩ, haha harĩ na mwana ũraingĩra cukuru mũthenya ũcio nĩ tondũ cukuru ta ĩno ndĩingĩragũo mũthenya ũmwe nĩ ciana ciothe ta cukuru iria ingĩ cia kĩrathi kĩnini, nĩ tondũ nĩ ũkoraga harĩ rĩrĩa, kũrĩ arĩa maraingĩra mwaka wa mbere, kũrĩ arĩa marauma wa kana ona kũrĩ arĩa maingĩra gatagatĩ-inĩ wa mwaka. Oho o andũ nĩ makoragwo na mathaa ma kĩrathi kĩao kũringana na gĩthomo kĩrĩa we ũrathoma, nĩ ũkoraga harĩ wĩ na kĩrathi gĩa thaa ĩnya, ithano ona hwaĩ-inĩ, koguo ciana ici cirĩ haha njaa kana arutwo aya rĩrĩa me gũkũ njaa kũonania atĩ harĩ arĩa me kĩrathi nao nĩ ihinda rĩao rĩa kũhurũka meterire kĩrathi kĩngĩ. Na ningĩ no ũkorwo na arĩa marĩkia kĩrathi kĩao na rĩu nĩ kũgeithania, marĩanĩre macoke mainũke macoke mathĩe magakenanĩre handũ harĩa hihi mathiaga.

Rĩrĩa ngũona ũũ, ndĩreciria ũhoro wa kana gaka, karĩa karehetwo gũthecwo cindano iria cithecagwo ciana nini, rĩngĩ ya mĩeri ĩtatũ kana ya ĩtandatũ, kana mĩeri kenda. Rĩrĩa ngũona ũũ ndĩrona mami wao arehete mwana ũyũ wega, akamũhumbĩra wega, na akamũrehe nĩgetha athecwo cindano ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mwana ũyũ ahote gũkũra wega . Kaana rĩrĩa gaciarwo nĩgakoragwo ge kanini na no kanyite mũrimũ na ihenya mũno. Ũguo nĩ kuga nĩ makoragwo mandĩkĩirwo cindano iria mathecagwo mwana ũyũ angĩgakinya mĩaka ĩrĩ mwana ũyũ agakorwo athecetwo cindano cia kũmũgirĩrĩria kũrwara kana ona kũmũgirĩrĩria kũnyitwo nĩ mũrimũ ũrĩa hihi ũngĩrehwo nĩ andũ agima, kana ona ciana. Rĩrĩa mwana ta ũyũ athecwo cindano ĩyo nĩ marĩraga na angĩ makagĩa na ũrugarĩ mũingĩ mũno. No rĩrĩa atwarĩtwo thibitarĩ ndagĩtarĩ nĩ amwerethagĩra ũrĩa abatie gwĩka, akamũĩra nginya kĩrĩa nagĩmũhe rugarĩ ũcio ũngĩambatĩra no nako gatirĩraga mũno nĩ tondũ thutha wa thikũ igĩrĩ nĩ akoragwo ahonete na agatiga nginya kũigwa ruo na agacoka agakũra wega.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩreciria ũhoro wa wongerereku wa gĩthomo kĩa igũrũ. Ino nĩ cukuru ya gĩthomo kĩa igũrũ ya bũrũri ũyũ wa Kenya. Na rĩrĩa nguona yakĩtwo ũũ nĩ kuonania atĩ ĩno nĩ cukuru ĩgũkorwo na gĩthomo kĩa igũrũ mũno kuonania atĩ, andũ arĩa mangĩthomera haha nĩ andũ magũkorwo na ũgĩ na ũmenyo wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Cukuru teno, nĩ ũkoraga ĩrathomithio nĩ arimu aria mathomete mũno kana arĩa mena ũgĩ mũingĩ mũno kũũma mabũrũri matiganĩte. Arimũ aya nĩ maumaga mabũrũri mangĩ magoka kũmũthomithia na ciana ici cigathoma cikohĩga biũ. Na to ciana tu, ona andũ agima nĩ mathiaga cukuru ici, nĩ tondũ gĩthomo gĩkĩ gĩthiaga kĩongererekete na gĩtinyihaga. Ningĩ cukuru teno no ũkore nĩrarĩhio mbeca nyingĩ mũno, tondũ ũngĩona cukuru ya gĩkĩro kĩa igũrũ ta gĩkĩ, ndĩngĩkorwo ĩkĩrĩhwo mbeca nini, nĩ tondũ arimũ aya marauma kũraihu kũraihu, nĩ kũũga atĩ mararĩhwo mbeca nyingĩ onao, tondũ gĩthomo kĩao nĩ kĩa igũrũ na ũrutani wao nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũguo ni kuga, mũndũ owothe agĩũka gũthomera gũũkũ no nginya akorwo na ũhoti wa kwĩrĩhĩra mbeca nĩgetha ahote gũthoma ta andũ aria angĩ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo wheelchair, kana gakari karĩa gakuaga mũndũ ũrĩa ũtangĩhota gwĩtara na magũrũ. Gakari gaka, nĩ gacenjetie mũno thikũ ici tondũ ũkoraga andũ nĩ mongereire nginya ũthundũri wa ngari ta ici. Harĩ ngari imwe iria to nginya ũtindĩkwo nĩ mũndũ, harĩ iria ciakĩtwo ciĩna kamacini kana ciĩna handũ hahana tarĩ ngari ũngĩhihinya na yanjĩe gũĩtwara ndũgũtinda ũgĩkururia kana ũgĩtwarithia magũrũ maya ta ũria andũ hau kabere marekaga. Ũkoraga atĩ, ona mũndũ ũrĩa ũtangĩhota gwĩtara tonginya akorwo ena mũndũ ũramũtindĩka haha thutha atĩ nĩgetha ahote gũkinya kũrĩa arakinya. Ũguo nĩ kuga, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩcenjetie na gĩkahũthia mũtũrĩre mũno kũonania atĩ ona ũngĩkorwo wĩna wathe to nginya ũgĩe andũ arĩa angĩ atĩ ũkorwo na mũndũ ũragũteithia gũthĩe harĩa ũrenda gũthĩe no ũngĩkorwo wĩna gakari ga thikũ ici karĩa gathondeketwo atĩ to nginya ũtinde ũgĩcocera magũrũ maya, to nginya ũtinde ũgĩkururia nĩ ũkũhota kũhihinya handũ na gagetwara ke wika, ningĩ nĩ gakoragwo kena gĩbara atĩ no ũthiũrũrũkie ũgere bara ĩrĩa ũkwenda kũgera. Koguo nĩ kega mũno.

Rĩrĩa ndĩrona kĩndũ ta gĩkĩ ndĩreciria ũhoro wa mũndũ ũrathama. Rĩrĩa ũkwenda gũthama nĩ wĩtaga ngari ta ĩno, rĩrĩa ũkũona indo ciaku nĩ nyingĩ na citingĩiganĩra gakari kanini, ũgeta rori ta ĩno ĩgagũkũĩra indo ciaku ciothe. Ningĩ, nĩ gũkoragwo na kambuni iria cikoragwo wĩra wacio nĩ gũthamia andũ rĩu ũgakora anake ta aya, ũcio nĩgũo wĩra wao atĩ rĩrĩa ũgũĩta mũndũ wa gũgũthamia okaga na ngari yake na andũ ake a moko magagũĩkĩrĩra indo ciaku wega magacioha wega magagũikĩrĩa ngari-inĩ, ũũ atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩaku kĩngiunĩka na nĩ cigũkũo wega na citwarwo kũrĩa ciratwarwo. No, ũngĩkorwo nĩ ũrathíĩ kũraihu, no ũhũthĩre mbeca nyingĩ mũno gũkũĩrwo indo ta ici tondũ nĩ ũgũkora rori ta ĩno nĩ ĩkũnywa maguta mũno na andũ aya nĩmekũruta wĩra mũingĩ mũno gũgũkũira indo ici gũgũĩkĩrĩra ngari-inĩ, na ona rĩrĩa ũgũkinya kũrĩa ũrathĩe no o megũgũteithia gũciruta na gũcibanga harĩ nyũmba yaku njerũ ũguo nĩ kuga rĩrĩa ũrenda gũthama no nginya ũkorwo wĩbangĩte na mbeca na indo ingĩ iria ũngĩbatara harĩ kũrĩha andũ ta aya. Ningĩ rĩrĩa ũgũthama nĩ ũroraga andũ aria maragũkũĩra nĩgetha ndũkae kuiywo.

Rĩrĩa ndĩrona handũ ta haha, kana mũndũ ta ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa mũtumia, ũkenete nĩ ũhoro wa kũheo mwana. Mũtumia ũyũ nĩ aroneka okĩte thibitarĩ tondũ haha nĩndĩrona arũgamĩte mbere ya ngari ya thibitarĩ ĩrĩa ĩkuaga andũ arĩa arwaru. Nĩ haroneka harĩ mũndũ ũramũhũra mbĩca, ũguo nĩ kuga mũtumia ũyũ ndarĩ na thĩna na nĩ etereire kũheo mwana. Ningĩ no ũkore mũtumia ta ũyũ nĩ mũndũ wĩna igweta, nĩ mũndũ ũĩkaine ũguo nĩ kuuga maita maingĩ ũkoraga agĩthiĩ thibitarĩ ta ĩno nĩ ararutithania wĩra na mandagĩtarĩ kana ene thibitarĩ ĩno, agoka akaheo mwana gũkũ, agacoka akera andũ ũrĩa thibitarĩ ĩyo ĩ njega akahe thibitarĩ ĩyo igweta akamĩonithania na andũ na andũ angĩ magoka kũheo mwana kũu. Kũgerera ũguo mũtumia ũyũ nĩarĩhagwo nĩ thibitarĩ ũyũ kana akaheeo ũtungata ũyũ wa kũheo mwana burĩ, nĩgetha nake agateithĩrĩria thibitarĩ ĩyo kũgĩa na igweta. Ũcio nĩ wĩra mwega ũrĩa ũrutagwo nĩ andũ aingĩ, mũndũ wĩna igweta nĩahotaga kũgĩa mbeca kumana na ũndũ ta ũyũ wa kuonereria andũ ũhoro wĩgiĩ thibitarĩ kana kambuni nyingĩ mwanya mwanya.

Andũ aya nĩ ndĩramamenya, na aingĩ ao nĩ atongoria manatongoria icigo mwanya mwanya cia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ona ningĩ, nĩ manyitagĩrĩra icigo ingĩ ona okorwo to gũtongoria gĩcigo kĩmwe, no nĩ makoragwo na gaturwa makoragwo mahetwo thirikari-inĩ. Ningĩ o amwe ao, nĩ amu nĩ mahũthĩkaga gũtara mũnene wa bũrũri, nĩ maikaranagia nake, makamwonereria rĩrĩa bũrũri ũtarathĩe wega, makamwĩra ũrĩa abatĩe gũĩka nĩ tondũ nĩ andũ mena ũgĩ mũingĩ, nĩ andũ mathomeire ũhoro wa ũteti na nĩ andũ moĩ maũndũ maingĩ megĩe ũrĩa bũrũri ũtwaragwo na ũrĩa andũ aingĩ mendaga. Ningĩ, o andũ ta aya, nĩ manyitanagĩra na mabũrũri mangĩ magateithĩrĩra gũkũria bũrũri witũ. Ũngĩmona haha, ũũ nĩ kuga atĩ, harĩ na ndũmĩrĩri maraheana, ĩgĩe bũrũri ũrĩa bũrũri ũngĩthĩe na mbere, ningĩ nĩmanyitanagĩra na aikari a bũrũri makamomĩrĩria rĩrĩa maũndũ matarathĩe wega, makanyitanĩra na mũnene wa bũrũri makamũteithia gũtongoria bũrũri nĩgetha ũhote kũrũgama wega, na mũndũ ena gaturwa handũ akaruta wĩra wake wega akendwo nĩ andũ.

Gaka nĩ kairĩtu karathũngũtha, kana gakonania taranda yako mbere ya andũ. Handũ ta haha ũkoraga hathĩetwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna taranda na andũ makarũrũngana nĩgetha monanie wendo harĩ taranda ĩyo na nĩgetha ona angĩ makũnyitĩrĩre, angĩkorwo nĩ mona wĩna taranda nene na makona no ũthĩe kũraihu ũgakora hena mũndũ ũngĩkũoya hau agakũnyitĩrĩra na agagũteithia nginya gũtũĩka mũndũ mũnene harĩ bũrũri, ona kana harĩ mabũrũrĩ mangĩ ũkagĩa na igweta. Kairĩtu gaka nĩ karoneka gagĩthũngũtha na gakoywo mbica nĩ andũ arĩa angĩ. Andũ nĩ maroneka nĩ marakenerera nĩ ũrĩa kararuta wĩra ũguo nĩ kuga atĩ kairĩtu gaka no gateithĩke mũno na nĩ kairĩtu kanini ũguo nĩ kuga taranda yake ĩngĩnyitĩrĩrwo gwĩ tene nĩ agũtũĩka mũndũ mũnene, atũĩke mũndũ wĩna ĩgweta na atũĩke mũndũ ũgũkorwo agĩthũkũma kana akĩgĩa mbeca ciake tene arĩ o kairĩtu kanini. Ũkoraga atĩ ona rĩrĩa me cukuru maya nĩ maũndũ mabundithagio ũkonio ũrĩa ũngĩhũthĩra taranda yaku gũkorwo ũkĩgĩa mbeca kana ona gũkorwo ũgĩtherema mũtũrĩre-inĩ waku wa hau kabere.

Ndĩreciria ũhoro wa ngombo rĩrĩa nguona kĩndũ ta gĩkĩ. Nĩ tondũ, ũyũ nĩ mũtambo ũrĩa ũheaga andũ ngoombo ũkĩhũthĩra thimũ kana ũngĩingĩra mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, nĩ ũkohota kũingĩra handũ ta haha na ukombe mbeca iria ũrabatara. Ningĩ rĩrĩa ũgũkomba nĩ hakoragwo handĩkĩtwo mbeca iria ũgacokia kana iria cigakorwo ciongererekete ũgĩcokia. Nĩ ũkoraga atĩ harĩ kambuni ingĩ ũngĩkomba ngiri ta ithatũ, ũcokagia ngiri ithatũ na magana ta matatũ rĩngĩ. Koguo nĩ kũringana na kĩgĩna kĩrĩa kĩongereirwo kĩa igũrũ kĩrĩa ũngĩcokia nakĩo mbeca icio. Ningĩ nĩ ũheagwo kahinda karĩa ũbatiĩ gũikara na mbeca icio ũngĩgacokia, na ũngĩcererwo gũcokia nĩ hakoragwo na baĩni ĩrĩa ũhũragwo hihi ũkongererwo mbeca na rĩngĩ rĩrĩa ũkageria gũkomba ũgakorwo ndũraheo mbeca nyingĩ ta iria wahetwo, nĩ tondũ nĩ wacereirwo, no ningĩ ũngĩmenyera wakomba ũkahota gũcokia na ihenya o ũrĩa kwahoteka nĩwongagĩrĩrwo mbeca ũgatuĩka atĩ ona no ũkombe nyingĩ na wĩke ũndũ mũnene na mbeca icio thĩiniĩ waku.

Maũndũ marĩa ndĩrona ma kũngenia haha, nĩ kuona ũrĩa andũ me wĩra atĩ o mũndũ ena wĩra wake araruta. Okorwo nĩ mũthii, nĩ arathiĩ kũrĩa arathiĩ kũruta wĩra wake, angĩkorwo nĩ ngari teno, marĩ na ũkui wao mararuta wĩra wao. Harĩ na andũ marendia indo ciao, harĩ na nduka ciraruta wĩra wao. Ũguo nĩ kuga rĩrĩa andũ me wĩra kana rĩrĩa andũ mararuta wĩra, ona maũndũ ta ũici nĩ ũnyihaga, nĩ kuonanaia atĩ mũndũ arĩ na ũndũ ũngĩ areka na ndaikarĩte o ũguo akĩrorera kĩndũ kĩa mũndũ ũngĩ ũrĩa angĩiya kana ũrĩa angĩkĩoya. Ningĩ ngari ta ĩno, nĩ ĩraruta wĩra wa kũrehe andũ mawĩra-inĩ na kũmainũkia mũciĩ. Ũguo nĩ kuga, we warĩkia na wĩra waku, no ngari ũkũingĩra na ũinũke. Ũguo nĩ kũũga angĩkorwo he harĩa winũkaga, na nĩ kũraihu ũtangĩhota gũthiĩ magũrũ, ngari teno nĩ njega, to nĩ ĩgũkũinũkia, na kaingĩ citikuwaga na mbeca nyingĩ, ũkoraga nĩ mĩrongo ĩtatũ, mĩrongo ĩtano kana ona igana rĩmwe, ĩgakũinũkia mũciĩ nĩgetha ũgathiĩ ũkahurũka na mũthenya ũyũ ũngĩ ũgacoka wĩra-inĩ waku, ũkenderea na mawĩra maku ota ũrĩa ũthiaga na mbere thikũ iria ingĩ.

Haha ndĩrona arutwo a gĩthomo kĩa igũrũ kana a unibacĩtĩ, arĩa hihi marĩkĩtie gũthoma na makahĩtũka. Rĩrĩa ũrathoma makĩria harĩ cukuru ici cia gĩthomo kĩa igũrũ, to nginya ũthiĩ harĩ cukuru yo nyene atĩ ũikare kĩrathi na mabuku mwarimũ agũthomithie. Nĩ ũkoraga atĩ no ũthome ona wĩ mũciĩ angĩkorwo wĩ kũraihu, nĩ kũrĩ arĩa mathomaga me mũciĩ ũgathoma na kĩndũ ta kompiuta kana ona thimũ ĩrĩa ũhũthagĩra ũgathoma na ũgeeka kĩgeranio oro hau na ũcoke ũhĩtũke. Nĩngĩ mathomithagio me mĩtamboiinĩ ũgakora atĩ, mwarimũ ũrĩa ũragũthomithia onake e kũraihu akĩhũthĩra thimũ yake gũgũthomithoia mũkionanaga rĩngĩ kana rĩngĩ no agũtũmĩre nginya mbica mũkonana mũkaranĩria, ũkamũria ciũria nake agagũthomithia na wona wahĩtũka nĩ ũcokaga ũkaheo ngerenwa. Rĩu haha ndĩrona aya tarĩ arutwo arĩa marathomaga na mũthemba ta ũcio wa thimũ kana kompiuta na rĩu nĩ mahĩtũkĩte na me haha metereire kũheo ngerenwa yao, nĩ ũndũ wa gũthoma na kũhĩtũka kĩgeranio kĩao wega.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo SHA, nĩ ũthundũri ũrehetwo nĩ thirikari wa gũteithia mũndũ mũrwaru kũrĩhĩra marĩhi make ma thibitarĩ. Ũkoraga, o mweri o mweri harĩ mbeca wĩikagia cia kũrũgamĩrĩra ũtungata ũyũ wa SHA. Ũgakora okorwo nĩ mũndũ rĩngĩ ũtandĩkĩtwo wĩra no arĩhe hihi magana matatũ kana mũndũ ũngĩ ũrĩa wĩna wĩra akarĩha magana matano, ngiri ĩmwe kũringana na wĩra waku na mbeca iria hihi ũngikorwo wĩna cio, na rĩrĩa warĩhĩra nĩ ukoragwo wĩna gakandi kana wĩna namba ĩrĩa ũhetwo ya ũtungata ũyũ na rĩrĩa wathĩe thibitarĩ na wakorwo wĩna mbeca ũrabatara kũrĩha hihi nĩ ũkomete thibitarĩ kana wĩna mũrimũ ũrarigitwo ũrĩa ũrahũthĩra mbeca nyingĩ nĩũkoragwo ũkĩneana kandĩ ĩyo yaku ya SHA, kana namba yaku ũngĩkorwo ndũrĩ na gakandi kau ũgacoka mbeca iria ũngĩarĩha rĩu cikarutwo kũmana na ũtungata ũcio wa SHA. Nĩ ũndũ mwega ũrĩa ũhũthĩkaga mitũrĩre-inĩ ya o mũthenya gũkora atĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa gũkorwo ena mbeca nyingĩ nĩ egũthondekwo thibitarĩ-inĩ na ahone ona atarĩ na mbeca.

Ndona ũũ ndĩreciria ũhoro wa ũkĩ, ũyũ nĩ ũrĩmi wa ũkĩ ũrĩa andũ makoragwo maigĩte njũkĩ mĩatũ-inĩ magacoka mageterera cithondeke ũkĩ magathĩe makaruta kana makaũthũa. Aya arĩmi nĩmakoragwo mehumbĩkĩte mũno nĩgetha marigĩrĩrie kũrathwo nĩ njũkĩ nĩ tondũ rĩrĩa njũkĩ ya kũratha mũndũ nĩ aimbaga ona ũgakora nĩ ũrarwara ũkoraga rĩrĩa yakũratha ona wĩimbĩte nĩ ũrwaraga hihi ũkanjia gũtahĩka kana ũkanjia kũrwara mũĩrĩ ũkagĩa na homa, ũkarĩo nĩ mũtwe ona nginya ndaa. No rĩrĩa wĩkunĩkĩte ũũ njũkĩ ona ĩngĩngwabatĩrĩra mwĩrĩ ndĩngĩkũratha kana ona ĩngĩkũratha ndũngĩugua tondũ nĩ wĩkunĩkĩte. Na ũkĩ ũyũ nĩ ũhũthĩkaga mũno matũra-inĩ tondũ nĩ ũthiaga ũgathĩo na ũgatũĩka mwega ũgekĩrwo mĩkebe-inĩ na ũkendio. Nĩ ũkoragwo wĩ mwega harĩ ũgima wa mũĩrĩ tondũ rĩrĩa ũkũrĩo nĩ ũteithagĩrĩria mĩĩrĩ itũ. Kũrĩ arĩa maũrĩaga ũguo angĩ makahaka mũgate ona angĩ magekĩra cai-inĩ . Ũguo nĩ kuga gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩega na ningĩ nĩ ũrĩ cama, ona ũkĩrĩa nĩ mwega.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩciragia ũhoro wa gũthoma kana ũhoro wa rĩrĩa ciana ciĩ cukuru. Rĩu haha ndĩrona ici nĩ ciana rĩngĩ ciuma kĩrathi, na nĩ hĩndĩ marĩkĩa gũthoma na nĩ mathaa ma kũinũka. Nĩ maronkea marũgamĩte njaa wa kĩrathi makĩaranĩria kana magĩcenjania meciria. Rĩngĩ ũkoraga nĩ hĩndĩ mauma gũĩka kĩgeranio na rĩrĩa marũgamĩte haha nja rĩu marageria kũrania ũhoro wa kĩgeranio kĩu kana kiũma kĩhũthũ kana kĩritũ angĩ magakora maraheana anja ciao ũrĩa mandĩkire ũgakora hena mũndũ ũrathikĩrĩria akona anja ĩrĩa andĩkire tiyo we andĩkire, na kana anja ĩrĩa arĩa angĩ mandĩkire onake noyo andĩkire, ũguo nĩ kuonia atĩ mathomete kĩndũ kĩmwe na mageka kĩgeranio kĩmwe no mahote kũheana anja imwe. Ningĩ, nĩ ũkoraga mena mabuku ta maya no gũkorwo nĩ gũthoma marathoma kana gũteithania rĩngĩ okorwo mena kĩgeranio kĩroka nĩgetha makahota kwĩrana nĩkĩ kĩngĩũrio, kaa nĩkĩi kĩngĩũka kĩgeranio-inĩ kĩu. Na magĩthoma ũguo magateithania, atĩ ona waingĩra gwĩka kĩgeranio nĩ ũkũhetũka na ndũkũgwa ta angĩ.

Ũyũ nĩ ũrutani ũrathiĩ na mbere, na ngĩrorera andũ aya, ndĩrona nĩ andũ arĩa kana mbarĩ iria cia ũkabii. Ningĩ aya nĩ airĩtu arĩa hihi magĩaga ciana marĩ anini, kana makahikithio rĩrĩa marĩ anini ũguo kuuga mũndũ agatiga cukuru agatiga gũthiĩ gũthomaga na agaikara mũciĩ hihi gũtungata mũciĩ wake. Mũrutani ũyũ nĩaroneka nĩ mũndũ wĩrutĩire kuuga atĩ nĩokĩte nginya gũkũ mĩciĩ-inĩ yao, na matũũra-inĩ, akameta nĩgetha amarute na amabundithie maũndũ maingĩ matiganĩte. ningĩ marona magĩthomera rungu wa mũtĩ, ũũ nĩkuuga kũndũ ta gũkũ gũtirĩ na handũ mangĩikara atĩ handũ hakĩtwo ta kĩrathi kĩrĩa mangĩthiaga gũthomera. No nĩ kũroneka nĩmaarĩte indo thĩ na angĩ magaikarĩra mĩtũngi nĩgetha mahote gũthoma. Ũyũ nĩ ũndũ mwega nĩ kũonania atĩ ona rĩrĩa ũtigĩte cukuru kana rĩrĩa ũhikĩte ũkaremwo nĩ gũthoma, no ũhote gũthoma ningĩ na no ũhote kũmenya maũndũ mangĩ maingĩ na nĩ gũtethagia mũno mũndũ ta ũyũ ndagatigwo na thutha harĩ maũndũ marĩa marekĩka bũrũri-inĩ, koguo ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno.

Ũyũ nĩ mũruti wa wĩra wa thibitarĩ, na aroneka okĩte haha, gũbundithia andũ aya ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ, kana hihi mĩikarĩre yao ya o mũthenya. Nĩ ũkoraga, mũndũ ta ũyũ rĩrĩa atũmĩtwo kũndũ ta gũkũ gũthomithia andũ, kana hihi akerutĩra, no gũkorwo kwĩna kĩngũki kiumĩrĩte, kana harĩ na mũrimũ ũrathiĩ na mbere, ũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenya, na mamenye ũrĩa mangĩikara naguo. Ningĩ, mũndũ ta ũyũ rĩrĩa agũtũmwo, matũmagwo nĩ andũ a wendi mwega, na moka nĩ mokaga na ũrĩa mangĩthondeka, magathima andũ, nĩgetha ũngĩkorwo wĩna mũrimũ ũcio, nĩ harĩ na indo mokaga nacio, magakũhe ndawa, kana magakũrigita, na magakwĩra ũrĩa ũngĩka. Koguo ona rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, nĩ ndĩciragia ũhoro wa ũrĩa mũndũ hihi, angĩteithĩka, ona ũtathiĩte thibitarĩ. Ningĩ haha, kĩrĩa kĩngĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ, no makorwo makĩra andũ aya, hihi angĩkorwo no wende kũruta wĩra thibitarĩ, ũrĩa ũngĩka, kana kũrĩa ũngĩtwara marũa maku, nĩgetha ũheo wĩra thibitarĩ, kana ũhote gũthiĩ kwarĩria andũ, o ta mũtumia ũyũ ũrĩa areka.

Aya moroneka tarĩ arĩmi, kana andũ hihi marutaga wĩra wa kũrĩma, na nĩ maroneka atĩ haha nĩ mahetwo ngerenwa njega nĩ ũndũ wa ũrĩmi mwega. Mbica ĩno manyitĩte ĩronania mbembe iria cironeka cikũrĩte weega mũno. Aya no gũkorwo nĩ endia a mbegũ nĩ mendagia mbegũ kana hihi nĩ marateithĩrĩria harĩ ũkũria wa mbegũ na ũthundũri wa irio. Ningĩ nĩ maroneka nĩ atongoria arĩa matwarĩte andũ wega harĩ kũmenderia mbegũ na kũmabundithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi. Ũrĩmi nĩguo ũndũ mwega bũrũri-inĩ ũrĩa ũtũteithagia tũkahota kũrĩa irio wega na tũgateithĩka. Koguo rĩrĩa nguona andũ ta aya ndĩreciria ũrĩa mangĩteithĩrĩria andũ kũmahe mawĩra na gũgũteithia kũmenya ũrĩa ũngĩkũria irio ciaku wega kĩrĩa ũngĩkĩra, ũrĩa ũngĩrĩma mũgũnda waku, na ũrĩa ũngĩgetha irio ciaku, nginya na kũrĩa ũngĩthiĩ gũciendia. Andũ aya nĩo maheaga andũ mawĩra na magagũteithia nĩgetha rĩrĩa ũkwenda ũhoro wa kũrĩma, ũkarĩma wega, ũkagĩa baita, na ndũgũkorwo wĩna hathara o yothe.

Haha ndĩrona mwanake mũnini ũrĩa ũrathecwo ciindano, aya maroneka nĩ aruti a wĩra thibitarĩ-inĩ arĩa mathiaga matũũra-inĩ na macukuru-inĩ, kũheeana njanjo hihi ya mũrimũ wĩkuo umĩrĩte ũrĩa mũndũ athecagwo ciindano kũmũgitĩra ndakarware, kana mũrimũ ũcio ndũgathereme. Kĩrĩa ndĩrona haha nĩ atĩ mwanake ũyũ nĩarathecwo ciindano, nĩgetha ĩmũgitĩre mũrimũ ũrĩa angĩkorwo naguo. Ningĩ kũrĩ ona andũ angĩ haha arĩa maroneka metereire rita rĩao rĩa gũthecwo ciindano. Ningĩ ndagĩtarĩ ũyũ ũrathecana nĩaroneka erutĩire wega na nĩararuta wĩra mwega tondũ, nginya nĩekĩrĩte ngulũbu mooko kuonania atĩ ndangĩkĩra mwanake ũyũ njamuci rĩrĩa aramũtheca cindano. Ũguo nĩ kuonania rĩrĩa andũ aya matũmwo matũũra-inĩ magateithĩrĩrie andũ, nĩ marutaga wĩra mwega na magakũgitĩra kũringana na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩumĩra, na ningĩ ona andũ arĩa angĩ othe makũrigicĩirie nĩ mateithĩkaga nĩ kuona atĩ, angĩkorwo kwĩna mũrimũ ũroka we nĩ ũgũkorwo ũtarĩ na thĩna tondũ ndũkũrwara na onao mangĩthecwo onao matikũrwara mũrimũ ũcio.

Maya nĩ mathako magũteng'era, na ũyũ nĩ ũmwe wa ateng'eri arĩa mateng'agĩrĩra bũrũri. Mũndũ ũyũ, rĩrĩa agũteng'era ũũ na ahotane, nĩ harĩ bata mũnene mũno harĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ tondũ, bũrúri witũ nĩ ũcokaga ũkaheo mbeca na ũkagĩa na igweta rĩnene mũno igũrũ rĩa mũthako ta ũyũ. Bũrũri ũyũ wa Kenya nĩguo ũĩkaine mũno harĩ mathako maya ma gũteng'era nĩ tondũ, ahotani othe agũteng'era aingĩ ao maumaga bũrũri ũyũ witũ. Ningĩ maya nĩ mathako mega tondũ onawe rírĩa wĩ mũciĩ, onangĩkorwo ndũonekaga kaingĩ, na hihi ndũrĩ na igweta ta ateng'eri aya angĩ, no ũteng'ere na nĩ ũgũteitha mwĩrĩ waku. Rĩrĩa ũrateng'era mwĩrĩ waku nĩ ũhũthaga na ũkarekania kũrĩa ũnyitanĩte. Ningĩ, ona macukuru-inĩ nĩ gũkoragwo na arĩa macindanaga, nĩgetha tũone nũũ ũkũhotana. Na hĩndĩ ĩrĩa ciana icio ciracindana, nĩ ũgũkora atĩ cukuru ĩrĩa yahotana nĩ ĩheagwo mbeca, koguo ona ciana ici nĩciĩrutagĩra mũno, makahotana nĩgetha onao mũthenya ũmwe makagĩa na igweta, na kũmenyekana ta andũ ta aya mateng'agĩrĩraga bũrũri. Na to o bũrũri tu ũheagwo mbeca, no mũndũ ũyũ nĩ aheagwo kĩgĩna kinene mũno kĩa mbeca.

Rĩrĩa ndona ũũ ndĩreciria ũhoro wa thitima, haha nĩ handũ harĩa ũkoraga, ũngĩkorwo wĩna thĩna wa thitima, no ũthiĩ hau na magũteithie, ningĩ, ũngĩkorwo ndũkoragwo na thitima gwaku, na nĩ hĩndĩ ũrenda gũtambia, ũkorwo na thitima rĩu, haha noho ũgũthiĩ, ũmere, na moke magwĩkĩrĩre thitima. O rĩngĩ, thitima nĩ ĩrĩhagĩrwo, kũguo angĩkorwo we thitima yaku ndũrĩhĩte, na nĩ ũrengeirwo, haha nĩho ũgũka ũrĩhe, na ũcokerio thitima ciaku, ningĩ, handũ haha andũ aingĩ nĩ mokaga, makĩrĩa rĩrĩa mena mateta, ũkoraga rĩngĩ mũndũ nĩ arĩhĩte thitima, no gwake gũtirĩ na thitima, bado kũrĩ ona nduma. Ũgakora mũndũ angĩũka haha, nĩ ũroragĩrwo, na ũgateithĩka na ningĩ, ũyũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga nginya thimũ-inĩ, no ũthiĩ thimũ yaku na ũcarie andũ aya na wamona hau, no ũmatũmĩre message ũmorie thĩna waku, kana ũmere ũrĩa ũrenda, na kũrĩa marĩ, nĩ megũka na magũteithie, ũguo nĩ kuga, tonginya ũthiĩ wabici-inĩ yao, atĩ nĩgetha ũteithĩke, maũndũ maya, thikũ ici, no ũmekĩre handũ o hothe harĩa ũrĩ na nĩ ũgũteithĩka na kuona thitima gwaku.

Haha nĩ thibitarĩ, na ndĩrona hena nathi na ndagĩtarĩ. Ningĩ haha, ndĩrona nathi ũyũ, hihi oka na ũndũ arenda kũria ndagĩtarĩ, na nĩguo ũcio arageria kũmũtarĩria. Koguo rĩrĩa ngwĩrorera mbica ĩno, ndĩrona atĩ, ndagĩtarĩ ũyũ nĩ arageria kwerethera nathi ũyũ, ũhoro wĩgiĩ riboti ĩrĩa hihi amũrehera kana kũmuonia ũrĩa angĩrigita mũrimũ ũrĩa onio. Ũkoraga atĩ, ndagĩtarĩ ta ũyũ ndarutaga wĩra mũingĩ, no nathi angĩũka, amũrehere riboti ya mũrwaru, ndagĩtarĩ ũyũ nĩ ekũhota kũmwĩra ũrĩa egwĩka, na ũria ekurigita mũrwaru ũcio. Oho, nathi ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ainũka, nĩ akoragwo ena ũmenyo mũingĩ, wa kũrigita mĩrimũ mĩingĩ mĩingi, na rĩrĩa e muciĩ-inĩ, onake no ahote kũhingũra thibitarĩ yake, na ahote kũrigita arwaru, kũgerera ũmenyo ũrĩa akoretwo akĩmenya kuma thibitarĩ-inĩ ĩno. Koguo ona rĩrĩa me haha, nathi ũyũ nĩ ahũthagĩra kanya gaka wega, ga kũria ciũria, na akerwo wega, na ndagĩtarĩ agakorwo akĩmuonia, mĩthemba ya ndawa irĩa angĩhũthĩra na ũria agũcihũthĩra, na ũrĩa angĩhe mũrwaru ũcio ndawa icio. Ũguo nĩ kuga, haha nathi ũyũ, nĩ egũkorwo ena ũmenyo mũingĩ, makĩria.

Haha kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere, nĩ thigari ici ciĩ barĩdi, na hihi ndĩrona ta kwĩna igongona. Ũngĩona ũndũ ta ũyũ, ũkoraga hihi mũnene wa bũrũri, nĩ okĩte kambĩ-inĩ cia thigari, na nĩ arenda kwĩrorera ũrĩa mekaga maũndũ. Thigari ici nĩ cibangaga raini, nake mũnene wa bũrũri akagera gatagatĩ-ini wao, akĩona ũrĩa mahana, kana ũrĩa maikaire, na ũrĩa marutaga wĩra. Aya me haha mbere, ni anene rĩngĩ a thigari ici, arĩa nĩo mathiaga gũtũnga mũnene wa bũrũri, makĩmũtwara harĩa arĩa angĩ mabangĩte raini. Ũndũ ũyũ nĩwĩkagwo kaingĩ mũno, makĩria nĩgetha kuona atĩ, twĩna thigari iria ciagĩrĩire bũrũri-inĩ, na mena ũmenyo wa ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩĩka. Thigari nĩ nyingĩ, na nĩmakoragwo, mena mawĩra mao matiganĩte. Nĩ kũrĩ arĩa marutaga wĩra borithi-inĩ, nĩkũri arĩa marutaga wĩra barabara-inĩ, na angĩ ona makaruta mawĩra mao kũrĩa maaĩ-inĩ, kana magathiĩ kũrũa mbara. No aya, nĩ maroneka nĩarĩa maikaraga borithi-inĩ, akũrangĩra matũũra, ona nĩngĩ a kũnyita arĩa marehia matũũra-inĩ, ũguo nĩkuga, haha rĩu, mokĩte nĩgetha marorwo nĩ mũnene wa bũrũri, nĩgetha one atĩ, kwĩna ũgitĩri wa kũigana matũũra-inĩ kũrĩa andũ maraikara.

Ũyũ ndĩrona nĩ mũiyũro wa maaĩ, ũrĩa wonekete gĩcigo gĩkĩ. Haha nĩharoneka atĩ, maaĩ maya nĩmokĩte me maingĩ muno na makahinga barabara, ona nĩharoneka rĩu andũ haha, marakĩrio nĩindo ta bunda. Haha ũngiuma ũru, noũtirihũke na ũgwe, ona andũ nĩmakuaga, tondũ noũkuo nĩ maaĩ ta maya. Nĩkũroneka atĩ, ona mũndũ angĩgeria kũingĩra nduka ya ĩyo, nĩaroneka ndangĩhota, tondũ maaĩ macio nĩ maingĩ, na nĩmahingĩte nginya mũrango wa nduka ĩyo. Na ningĩ, rĩrĩa mbura ĩkura nene, nĩũkoraga atĩ, kũndũ kũrĩa gũikũrũkĩte, gũtarĩ na irĩma, nĩkũgũmagĩrwo mũno nĩ mũiyũro wa maaĩ. Ũndũ ũyũ, ũcũngagĩrĩrio mũno, nĩgũkorwo nĩ kũndũ gũtarĩ igũrũ, na ningĩ, nĩ kũndũ, maaĩ mokaga mũno, kana mbura ĩkaura nene, ĩrĩa ĩrehaga maũndũ ta maya. Kĩguũ gĩkoragwo gĩ kĩndũ kĩũru mũno, nĩ tondũ, gĩkoraga andũ nginya mateharĩirie, nogĩgũkore ona nyũmba, rĩrĩa mũraruga, kana ona mũkomete, mũkaigua maaĩ maingĩra nyũmba. Ũyũ nĩ ũndũ ũtarĩ mwega ona hanini, tondũ nĩũtinagia maisha ma mũndũ, ona mwana mũnini, ndangĩhota gũikara handũ ta haha, tondũ noakuo nĩ maaĩ ta maya, na athererio, atwarwo kũndũ kũraihu mũno.

Ũyũ nĩ ũtungata ũrĩa wa wendi mwega, ũrĩa wĩtagwo Kenya Red Cross. Ũtungata ũyũ ũkoragwo wĩ mwega, tondũ nĩũteithagia andũ rĩrĩa me hatĩkainĩ, na matirĩhagia. Andũ ata makoragwo merutĩire, manyitanĩte na andũ kuuma mabũrũri maingĩ, arĩa hihi mena mbeca ciao, kana hihi mena ũũgĩ na ũmenyo wa gũteithĩrĩria mũndũ. Maita maingĩ, ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa hena handũ hena mũiyũro wa maaĩ, kana andũ makoretwo hihi nĩ ng'aragu, andũ acio nĩmoyagwo magatwarwo handũ, andũ arĩa maiyũirwo nĩ maaĩ, hihi nĩmaheagwo wũikaro, na maheagwo nĩ andũ ta aya a wendi mwega, ningĩ andũ acio mena ng'aragu, nĩmarehagĩrwo indo, kana irio cia kũrĩa no andũ aya a wendi mwega. Ũgakora atĩ, nĩmarareherwo irio, makareherwo nginya nguo cia kwĩhumba, na kĩrĩa kĩngĩ mangĩbatara. Ningĩ, andũ aya a wendi mwega, nĩmathiaga ona macukuru-inĩ, magakora ciana iria cingatĩtwo nĩkwaga kũrĩha mbeca cia cukuru, magacioya magacithomithia na magacirĩhĩra. No ningĩ, ũtungata ũyũ ũkoragwo woekete mũno matũra-inĩ, ũgakora atĩ ona mũnene wa bũrũri, nĩacangagĩra na akaheana mbeca, iria cingĩhota gũteithia andũ acio matarehota.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ndĩciragia ũhoro wa ũgitĩri mwega. Ici nĩ thigari iria citũgitagĩra matũra-inĩ. Ũkoraga atĩ, rĩrĩa kũoneka kĩũndũ gĩtarĩ kĩega kana hihi kwaumĩra mbara kana ona mũndũ oneka hihi nĩ akuĩte matũra-inĩ andũ aya nĩo mokaga kũmũteithia. Mũndũ angĩkuĩra mũciĩ, okaga agakuo nĩngari teno ya thigari nĩgetha agatwarwo mortuary nĩ tondũ nĩkwenda kũmenyekane kĩrĩa kĩa mũraga kana hihi nĩ mũndũ wamũraga kana gũkorwo okorwo agĩkua nĩ mũrimũ agatwarwo mortuary. ũngĩkorwo nĩ mũndũ wa mũraga, mũndũ ũcio nĩ anyitagwo no ũgatuĩka arĩ cira ũmwe mũnene mũno. Ningĩ kũngĩumĩra mbara thigari ici nĩ ciũkaga cigatũteithia cigatũgitĩra na ningĩ magatigĩrĩra atĩ ekinaĩ arĩa makũrehaga mbara nĩmanyitwo na maikio ngono. Ũyũ ũkoragwo arĩ ũndũ mwega tondũ thigari ici nĩcitũgitagĩra na cigatigĩrĩra atĩ kwĩna thayu na andũ othe nĩmaraikara na thayũ. Ningĩ kũngiũmĩra mbara nĩkũigagwo matha makũingĩra mũciĩ, ũkaigua mwerwo, gũgĩkinyara tha igĩrĩ cia hũainĩ andũ othe magakorwo mũciĩ, ũguo nĩ kũga thigari ici citigagwo cigĩtũgitĩra na gũtũrangĩra hũainĩ.

Ngĩrorera mbica ta ĩno, ndĩraigua kĩeha na ngeciria ũhoro wa kana gaka gakomete thibitarĩ. Kana gaka nĩ karoneka nĩ karwaru, nĩgathecetwo cindano gakoneka gakomete gĩtanda-inĩ gĩkĩ. Haha gĩtanda ta gĩkĩ, ũngĩkora mũndũ akomete wondi, nĩ kuuga atĩ mũndũ ũcio nĩ arwarĩte mũno na ndangĩthiĩ kurigitĩrwo mũciĩ. Kana ta gaka nĩ kanini na nĩ ũkoraga gatingĩhota gwitiria mũno morwaru marĩa mokaga. Ũngĩona gakomete thibitarĩ, nĩ kuuga gatiraigua wega ona hanini, na harĩa karĩ, ona baba wao nĩaroneka nĩ aramaka mũno na nĩ arakaiguĩra tha, no kana gaka karĩ moko-inĩ mega tondũ nĩharoneka kwĩna ndagĩtarĩ marakarora na nĩmagũkarigita wega. Ningĩ kana ta gaka karwarĩta ũguo, nĩ kambagia kũhĩnja nĩ tondũ gatirarĩa na gatirathaka, ona ningĩ mwana angĩkorwo nĩ araigua ruo, nĩ aikaraga na kĩeha na akarigwo nĩkĩĩ kĩũru nake tondũ we ndangĩmenya nĩkĩĩ kirathiĩ na mbere. No rĩrĩa akomete haha, nĩ athikagĩrĩria ndagĩtarĩ, na aciari ake rĩrĩa moka menake hau, makamũthakia, makamwehereria kĩeha na mwana ũyũ akahota kũhona na akainũka mũciĩ kwao.

Mũndũ ũrĩa ndĩramenya haha, nĩ mũteng’eri wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, ũrĩa wĩtagwo Omanyala. Ũyũ nĩ mũteng’eri wĩigweta mũno, nĩ tondũ rĩrĩa egũteng’era, nĩateng’eraga na thibidi nene mũno, akĩhũthĩra ndagĩka nini mũno. Nĩũkoraga, agĩteng’era ihenya, rĩa mita igana rĩmwe, nĩekũhũthĩra ona dakika ĩmwe. Nĩngĩ nĩahete bũrũri witũ igweta mũno, na agakũrĩkana mũno, nĩ tondũ ũyũ nĩ mũteng’eri mwega na ningĩ, nĩahete bũrũri mbeca nyingĩ. O nawe mwene, nĩagĩte mbeca kuumana na mũthako ũyu, na akahota gũceera mabũrũri matiganĩte. To bũrũri ũyũ witũ tu, na nĩathiaga mabũrũri mangĩ gũteng’era, nĩ tondũ kũu nĩkuo anahotanĩra maita maingĩ mũno. Rĩtwa rĩake nĩrĩũĩkaine mũno, ona ũngĩrĩgweta o ha, andũ othe nĩmamũũĩ, na amenyekete nĩ ũhoro wa gũteng’era. Na ningĩ nĩateithĩtie andũ mũno, nĩ tondũ, mbeũ njĩthĩ iria cingĩenda kũhana take, nĩciteng’eraga na cikamũtũkia, ũguo nĩkuuga atĩ, nĩ kĩonereria kĩega harĩ rũrĩrĩ rwitũ, nĩ tondũ andũ othe mangĩhana take, kwĩrutĩra, notũtheremie bũrũri witũ na ũkũre mũno.